Mbegũ cia mĩmera ciĩkĩragwo dawa nĩgetha kũraga matumbĩ kana tũtambi o twothe tũngĩkorwo mbegũ-inĩ ĩyo, nĩgetha kũgirĩrĩria tũtambi tũu kana matumbĩ mau gũgaciara tũkorwo maciaro-inĩ ma mbegũ ĩyo. Ũndũ wakerĩ ũrĩa ũngĩtũma mbegũ cia mĩmera ciĩkĩrwo dawa, nĩgũcigitĩra na kũgirĩria nĩigunyũ iria cikoragwo tĩri-inĩ citanakũra.

Njĩra ĩrĩa tũhũthagĩra gĩcigo-inĩ gitũ, nĩ kũrĩma kũhũthĩra andũ kana tũragita, kũringana na mũigana wa mũgũnda, o hamwe na kũmunya ria, kũmunya ria, kwenja mĩtaro, kwenja marima, , na gũita thumu. Icio nĩ cio njĩra tũhũthagĩra.

Nyambaga ngathiĩ ngacitua kuuma harĩa mũgũnda, ngaciĩkĩra gabeceni, ngathura kamwe gwa kamwe ngĩroraga kana hena igunyũ, kana hena ibũbũĩ. Iria ciĩ na igunyũ ngaiga kando na iria njega, ngacoka ngacikera tũnini tũnini ũũ cikũhĩa wega na cikenie andũ. Na itanamba gũcikera, ngamba ngathambia. Kwoguo nĩ ngaruta mũgũnda, ngathura ngĩroraga igunyũ, ngathambia, ngakera, ngacoka ngaciruga na maguta, na gĩtũngũrũ, na tũnyanya.